Kĩndũ gĩkĩ nĩgetha gĩtuĩke nĩ gĩathondekwo wa mbere mũndũ abataire agakorwo na gaito, kau gaito agagathondeka agagatukania tĩri na gathumu kanini ona korwo nĩ gathumu ka ngũkũ no amenyerere ndagekĩre thumu wa ngũkũ ũcine mbegũ icio, agekĩra mbegũ cia broccoli acihanda agacitagĩrĩria maĩ o mũthenya nginya rĩrĩa broccoli ĩyo ĩgakinya handũ atĩ no ĩmunywo gĩitoinĩ na ĩhandwo handũ hangĩ na ĩthiĩ na mbere na gũkũra, kwoguo broccoli yakinya atĩ o ĩthiĩ ĩhandwo handũ hangĩ, mũrĩmi nĩa mĩmunyaga akamĩhanda handũ hangĩ na agekĩra thumu na akahota gũitagĩrĩria maĩ, nginya rĩrĩa broccoli ĩyo ĩkũgwata, yagwata mũrĩmi atungataga na kũhũra dawa ya heho na kũhũra dawa ya tũtambi nĩ amu arekereria broccoli yake ĩgĩo nĩ tũtambi broccoli ĩyo ndĩngiuma ĩrĩ broccoli njega, ningĩ arekereria heho broccoli ĩyo nĩ kũhinyara na ndĩgũkũra ĩkinye ta ĩno mũndũ ũyũ anyitĩte, nĩ amu ĩno nĩ broccoli ng'ima, nĩ kũrĩte biũ rĩu.

Maũndũ marĩa ndĩrona haha ma kũngenia, wa mbere nĩ ndĩrona tũmatu na riũa rĩkĩratha, ũndũ ũcio nĩ ũngenagia mũno, riũa rĩkĩ ratha na rĩgĩthũa nĩ ũngenagia mũno kwoguo, nĩ hotaga gũkĩra na ngerorera kaũndũ ta kau, kaũndũ kangĩ karangenia haha ĩĩ nĩ kwona mbaba ĩhandĩtwo mũgũnda wothe no ta ngĩrora wega wone nĩ mbaba no uge nĩ nyoni, ciĩ mũgũnda-inĩ, kaũndũ gaka nĩ gathaka mũno, nakoguo nĩ karangenia na gagatũma no nyende gũthiĩ gũcera kũndũ gũkũ, nĩ amu nĩ kũhana wega, ka white kau ti koru nĩ kega na nĩ gathaka, kariũa nako nĩ kaũndũ kega nako kagucagĩrĩria mũndũ yaani mũndũ ũrĩa ũkenagio nĩ riũa rĩgĩthũa kana rĩkĩratha.

Maũndũ marĩa ndoraga ngĩthondeka ma ngĩharĩrĩria matangi ma kũiga iria, wambere, mũndũ nĩaroraga ũtheru wa matangi macio. Nĩamũ iria nĩrĩthũkaga naihenya. Na koguo warora ũtheru na kinyi, iria rĩaku rĩtikũgagata, na rĩti gũthũka na ihenya. Koguo ũtheru nĩ kĩndũ kĩa mbere nyambaga ngamenya matangi macio rĩ, nĩmatheru? ngacoka ngeyũria atĩrĩrĩ, harĩa tũraiga iria rĩrĩ rĩ, nĩhandũ hena heho? tondũ waiga iria handũ hena ũtheri, handũ hena rugarĩ, iria rĩaku no rĩgũthũka na ihenya. Koguo nga ngamenya atĩ harĩa ndĩraiga iria hena heho. Na heho ĩyo nĩyo heho ũhehu ũcio nĩmũiganu wa iria kũgiria iria rĩtigathũke. Ngacoka ngamenya atĩrĩrĩ, iria rĩrĩ rĩakwa rĩ, kũrĩa ndĩrarĩiga, nĩgũtheru? niamu ndungĩiga iria hamwe na indo ta thabuni, kũndũ gũtarĩ gũtheru, kũndũ kwĩna gĩko nĩamu iria nĩ rĩtĩi, na iria rĩ rĩtii rĩthũkaga na ihenya koguo ũkamenya matangi nĩmatheru, harĩa ũraiga iria nĩ hatheru, nguniko cio kira kindũ kĩrĩa ĩrahũthĩra harĩ iria rĩtuĩke kindũ gĩtheru, hena ũhehu mwega.

Thibitarĩ no citeithĩrĩrie arwaru, kwa kwamũkĩra motungata motungata, ma mĩrimũ ĩrĩa ĩna goro ta ya kanja, wa mbere, thibitarĩ icio no ciheane mũthenya ũmwe cikauga atĩrĩrĩ, mũthenya ũyũ, tũraheana marigitani, bure, koguo andũ aingĩ nĩmekũhota kumĩra marigitwo mĩrimũ yao nĩamu, ti andũ othe mena ũhoti wa gwĩkinyĩria kũrĩha marĩhi macio ma goro. Ningĩ thibitarĩ ici nociĩkĩrĩre, no cinyitane na ikundi iria nene ta Mpesa Foundation, cianyitana cigateithĩrĩria thibitarĩ gũkũra, na koguo thibitarĩ yakũra, macini iria ciheagwo nĩ andũ ta a M-pesa, makacihũthĩra, kũnyihĩria arwaru aya, thogora wa kwamũkĩra morigitani ta maya. Ningĩ, no thibitarĩ no cigerie kũhũthĩra kandi iria cirahota kwagĩrĩra mũndũ o wothe, ũrĩa ũngĩhota gwĩkinyĩria kũrĩha marĩhi macio. Kandi cigetĩkĩrio kũrĩhĩra marĩhi marĩa, mũndũ atarahota gwĩkinyĩria, koguo thibitari citigakorwo atĩ, nĩcirauga tũtiroya kandi ici, nĩtũroya ici. Cigananie andũ nĩgetha mahote kwamũkĩra ũrigitani wega.

Mĩthemba ya mahiũ ĩrĩa ndĩithagia niĩ, nĩndĩithagia ngombe, ngombe mũno, ndegwa nĩamu ndegwa, nĩ indeithagia nderaga ndegwa, thutha wa mwaka ũmwe, ndegwa ĩyo ĩgakorwo atĩ ũrĩa ndamĩgũrĩte, nĩyaciarithania mbeca icio maita matatũ. Nindĩithagia nginya ngombe cia gũkama, nĩamu ndĩ mũrĩmi wendete kũruta wĩra wa iria, nĩngĩ nĩndĩithagia ngũkũ. Matumbĩ namo gwakwa, nĩkwawĩingĩ na matumbĩ makwa, to ma kienyeji ona maya mangĩ, nĩ nĩndĩ, na ngũkũ ciakwa, ndĩcitungataga. Nĩndĩ tũbũkũ, tũbũkũ onatuo nĩndĩithagia no titũingĩ, no tũbũkũ ndĩtũrĩithagia tondũ nĩ nĩtũrehaga ũthaka thinĩ wa mũciĩ, na nĩtũngenagia. Nĩndĩithagia nginya mbũri na ngondu, niamu onacio nĩ indo imwe irehagĩra mũrĩmi mbeca na ũguni. Nĩ nyendete mbũri onacio. Ningĩ, nĩndĩithagia kindũ kĩrĩa nyendete biũ na ngoro yakwa, nĩ ngui. Nĩndĩithagia ngui ithatũ, na ngui ici, ĩmwe ĩkoragwo ĩ kamũrata gakwa, na nindĩcibundithĩtie mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ nĩnyendete ngui